Kaendi aneno ka jotelo ma opogore opogore oromo kanyo achiel kendo gi, kendo maneno kendo gin pichni mag chiemo ma opa, ma obo kendo, ma obo maber gi karatese kendo gichalo kaka ngano moko be kang'iyo malongo chal, chal na mana mbolea to an kaparo to en mana chiemo. Chiemo mapok otedi nya bedo ngano, nya bedo mogo to ginyabedo jotelo mopogore opogore mobiro mabe miye kaino maber kendo mane ngao no mamalo. Mano e gima aneno, kang'iyo to anya neno ka timre kaendi e yoo makare kendo aneno ka gin e buo tent matiende ni ne girome nyasi moro to bang' nyasi to chal gima jal moro, jatelo moro achiel temo lalone jatelo moro mogo koti ni ni gino, gigo matimre kanyo kendo gigo, ochalo ng'ama lero wach moro. Mano e gima, kangiyo tanyaneno katimre kanyo e yoo makare.